Onetii chito olekiyoito boishoni en oretab sirisiet, oreetab koborunoikab pichainik ak ororu mising en oriit kotoker olee koikuyo inendet, ak en leet komuch kwororwon inendet elekoikuyoito elekiyoito boishonito.

Kimine kawek che biriren en koret nyon. Ko kararan kawek chotok en nguni mising. Temik tugul chemine kawek konyoru borotet ak kelchin neo en minutik chon. Ak baren biik eleo anyun en kasaritoni minutikab kawek.

Amenye kokwet nekikuren kanusin, kokwoniton korubike ak sugulisiek peng nekikuren Kanusin Kals ak kanusin Bois. Kokwoniton komiten en oret iniwendi igere chebole ak miten en subcounty nebo Bomet central nemiten en Bomet coundy. En kokwoniton kochang mengiik missing ak yoe bik eleo biashara.

Koborunoik cheiboru teta yoon kanam kerbesik ko kouu kerbesik chekikere kokanyi borto mising en teta anan komuch koutut ak kong'worong'wori elekosus kerbesik, imuch koborkee mook cheechen chekoam kerbesik, kiit akee kora neiboru kelee konam teta kerbesik komuch koet maat en borto ak kwoo barak mising anan komuch komotindo makeet nekiomishe, imuch kokeny kowalak beek cheyoe teta ak kobirirekitu, kiit akee neiboru komuch kobiit kiit nekekuren abortion en teta.

Oret neletoenge kerbesik kongeten teta agenda bokoi agenge KO ingotuyo tugak chematakai kebiit ak kerichek ak tugaak alak ak kobuur tugul kibagenge en kasarta nekoi komokibit ak kooketos tugul ak keboe tugul kibagenge, komuuch koletechigee kebersik choteet.

mionwogik chetam konome bandek en korenyon ko newoloksei soogek ab bandek kotolelyonenikitun ak miondo neome kuutik soogekab bandek missing. Mionwokichuton kimuch keter en oretab kebiit bandek ak kerichek che nin simangeem bandek, ak kiimuch kesember kora keisto chesomisen en kwenusiekab bandek. Oret age kora neimuch keter kokemin bandek ak minutik alak cheu ngendek en kwenet sikobosok tiongik chengeme bandek.

Oret ne ariben ketunguiyot en imbarenyun so komayam ko oret nebo kepit ak kinaka beek en kila ak kila, ak kesemberchi koistokei tukuk che ngeme kitunguichotet, oret age kora ko keker kele kakikoi beek che yomotin che machang ako che mangering mising.

Ngemutik chekonu bitet en kasartab robta ko mokinyoru keisto tiong'ik chekonyolu keisto kotieng'e ak robta neimuch koun kerichek ak komoisto tiong'ichotet, kiit akee kora komuch kowechowech beek kosipkee ak koristo nemiten en kasartab robta, komuch kosiptoo kerichek akoi elemii ainosiek chekeromen beek.

Kitere isirek komaletage en korenyon kosiibge ak neiboru kole woo murindo missing yon mitten isirek, ak kit age nekiteren isirek komaletage ko kosiibge ak yeetab korotik ,kulee korotik en kipkosobei anan ko kiyaagiik missing.

Isirek chenome ingwek ab sarooch en imbarenyon ko isirek alak che mengechen, tiongik alak Che mengechen ak kolelach oome sogekab saroch missing kotonaton, ak imuuch kokon asanet en kipkosobei. Kimuche keter anyun isirechuton en oretan kebiit ak kerichek che choton asikoisto simangemaak sarooch.

Oret neochome aboisien en teretab isirekab minutik ko oretab bitet, oretab biter neochome kosiibge ak neokere ale kirindoi ak kokestoi missing tiongik cheimuche kongem minutik. kerichek chuton ko chekiboishen ak kikiyan ak ikestoi Iman ak imuuch koisto asenetab minutik

Oripe komanam isirek imbarenyun en oretab orib tililindo mising en imbarenyun. Osemberi mising minutikchuk en kasarta nenyolu, okostoi tukuk chomonyolu en imbarenyun cheu chemasai ak chemokong ak oret ake neokirindoen isirek en imbarenyun ko opit minutik en kasarta nenyolu.

Kosiptoetab kiakik kong'eten akeng'e akoi akee ko en oretab koristo, imuch ko kaaket kiakik en olda akeng'e anan koimuch ko Kaam amitwokik en olda akeng'e, imuch ko kokibit kibang'e kiakichuton anan imuch ko kakiaka